Wore inkoitoi, naitumiyai pee ibori inguesin naanya endaa olchamba tenebo imoyiaritin, kuna, wore ene dukuya. Tuuno inkaitubulu napashpaasha tiatua olchamba lino peyie itumoki atigila eishoi ooniana ngwesin, oomoyiaritin nainyial inkaitubulu inonok tolchamba. Wore enkae, iwuangie inkaitubulu naatupurdate, onyarun peeme konor imoyiaritin oongwesin nainyial inkaitubulu tolchamba lino. Tuuno imbekun naara, resistance toomoyiaritin ongwesin naanya imbekun tolchamba lino. Taasishore ilchanito lempukunoto e pesticide, peyie etum ataara imoyiaritin, oongwesin naanya inkaitubulu tolchamba. Tamanai enaake tiatua olchamba lino, peyie itumoki atadua nijurr imoyiaritin oongwesin nainyial endaa tolchamba lino. Piitumoki naa aingorru inkoitoi nindakie niana moyiaritin ongwesin tolchamba lino.

Ore enkinyala naata eramatare nadungokini inkishu ilaleta to imanyara naa kuna, ore ne dukuya, kore enkop nadung'i nkatitin kumok naa keibooyo emanoroto too inguesi entim onkweny sii noshi kata enshetita inkajijik enye, neitoki ore sii ilaleta loo inkishu lotaaniki ilkejek naa keinyal ilmanyara loolkejek amu kerukoki ina modioo onkishu, neinyal naa enkare nenarikino neoli iltunganak. Ore inkishu kumok tenepiki olale obo te rishata naodo naa keyau enyamali te nkuluponi amu ore ilo uma lenye naa keituny enkuluponi, neiboooyo enkidimata enkuluponi peyie eok enkare nairagita te nkuluponi.

Ore ngolikinot nino ninoto iltunganak apa tele osho lekenya terishata naibelenyi ropiyiani terishata naibelekenyi ropiyiani naa kuna ,ore iltunganak kumok neitu elikini empukunoto okuna ropiyiani enikunono , neyau naa enabae enkingas sapuk oleng tialo iltunganak leleosho . Ore iltunganak kumok tiatua eleosho nenoto ormakuret sapuk terishata epoito aibeleny iropiyiani enye toombenkin , eata ormakuret sapuk tialo erikore ebenki isulaki lolo loota iropiyiani neitu epik account ebank . Ore tialo iltunganak loota iropiyiani kumok neyieu nibelekeny meetu kuna ropiyiani ngekujuko neimaa naa engoloto sapuk amu eyieunyieki ninche peyie elimu etitungwaa kuna ropiyiani kumok neyau naa ena enyamali sapuk tialo iltunganak lombiasharani kutitik , ilaisiayiak okulie tunganak sii.

Eee, airuwaiyie impisai te nkoitoi empesa, ore iroruat niimaa peyie iruwaa iropiyiani naa kuna, ore ne dukuya, shomo aap ino sim toolkit nigelu eweji najo empesa, neiruwaa, nintoki agelu entoki najo send money nipik naa nambai oltungani liyeu niiruwaki iropiyiani inono, nipik osiana oropiyiani niyeu niruwuaya, nipik empesa piin, ore peyie indip nidol inkarn tenaa nena, eilo tungani liyeu nirawaki iropiyiani, nipik ewueji nejo okei, naa king'amu ilmeseji oware, ore ne dukuya naa mesej nautu iropiyiani niterewua, neitoki sii ayau enkae najo etang'amua ligira airuwuaki iropiyiani inono.

Ore tenkop ang, naa ore material naasishoreki peyie itobiri kuna ropiyiani, naa kuna. Ore material edukuya, ena ring eauluo, naa ketii esekenkei empukunoto enkosholai, osink o nickel. Ore circle eatua, naa ketii esekenkei empukunoto e steel, natiileki teshumata, esekenkei empukunoto e nickel.

Eeh, atudung'o apa enkadi euduma, pre esiana ompisai nataasishore sirkali olosho le Kenya peyie easie ina siai pooki naa kuna, naa tiatu olari loo inkalusini are o tomon naudo, netaasishore iropiyiani esiani milioni imiet impaka imilioni ile, ore te nkidipata olari loo inkalusuni are o tomon onaudo, netaasishore imbilioni naudo onukta ile, ore te ilari le lonkalusuni are o tikitam obo neitokini aaponiki osiana o iropiyiani embilion nabo, neyau esiana pooki o iropiyiani imbilioni tomon onuktai ile.

Ore impala nayieuni peebol embenki tolosho le kenya naa kuna ore enedukuya eyieu niyata approval naing'ua ebenki kitok ele osho le kenya piyasishore enkarna najo bank niyieu niyata CBK application form nabaki uni tesiana neyiu niyata corporate and financial documents nabaki sininche imiet neyiu niyata business plan o fiscibility study neyieu iropiani nabaiki imbilioni tomon peyie itum ataasa ena biashara ne ore tooltung'anak loing'ua nkuapi eboo neyieu neas biashara neyu niimayie special requirements for foreign institutions neyieu sii niyata teknolojia wowuejitin nindim ena biashara neyieu niyata approval emusho oropiyani e o licensing nikinyorra peyie iya ena biashara.

Ore naas tenarikino impiin eapp embenki naa ore ne dukuya alo ina app embenki nalo eweje najo reset password anaa forgot password. Ore peyie alo ine naaya eweji najo verify your identity nawuol inkilikuanikonot naikilikuanu nambai esimu ainei, nambai e account aii o nambai enkipande olosho,o nkilikuanata e security nangamu otp te nkoitoi esms, enaa te email naicreate piin ing'ejuk ,naitoki sii aikonconfirm najing' naa ina laptop imbenkin naishooyo iropiyiani.

Ore iropiyiani inonok naatii account embenki naa keeta esidano naijo kuna. Ore enedukuya, ore iropiyiani inonok natii account naa kiata guarantee e security amu meeta oloidim aitayu, meeta oloidim atupurroi kuna ropiyiani inonok. Ore iropiyiani inonok natii account naa kindimi aishoo loan naapaashipaasha. Ore iropiyiani natii account naindim ainotore services embenki naijo, amu indim aitayu iropiyiani inonok, iindim atipika kulie ropiyiani inonok, indim sii atusuja record oo ropiyiani inonok eninkunaayie piyasishore iropiyiani inonok. Niindim sii atalaa bills inonok tenkoitoi esiokinoto oleng eimu enkoitoi e mobile banking

Ore oldirisha le busher naa e glass itobirieki. ore enayau ena. ore egilasi. naa sidai amu kenyoraa ewangan meimuni. mikintoki aasishore ewangan. naingua enkilobu ositima. ore enkilasi naa kisho ilkastomani metodua empukunoto eina kiringo quality eina kiringo. mayieu ninche ore enkioo naa emyoraa ilkastomani metodua condition ena kiringo o usafi yeatua busher .ore enkilasi naa kitodolu. emua sidai oleng e profession nitoki sii aitodolu emua ekuna olong'i enchatare.